Mbica ĩno ĩronania mũthuri akĩmemerekia rendio-inĩ. Mũthuri ũyũ aroneka ena gĩkeno. Kwoguo no akorwo ararĩria mũingĩ ũndũ wa kũmakenia kana hihi arakorwo agĩthoma ndũmĩrĩri iria athikĩrĩria ake mamũtũmĩire cia kũmũkenia. Kũmemerekia rendio-inĩ nĩ gũteithagia mũno arĩa makoragwo makĩmemerekia na atĩ nĩ ho makoragwo makĩruta mũgate wao wa o mũthenya. Ũmemerekia wa rendio-inĩ mbandũ ni ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo magĩthikĩrĩria rendio kuona atĩ nĩguo mamenyaga ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, ũũ nĩ thutha wa guthikĩrĩria mohoro. Kũmemerekia rendio-inĩ nĩ gũtũmaga bũrũri ũkũre na njĩra ĩmwe nene kuona atĩ nĩguo andũ mahote kũmemerekia no mũhaka makorwo maakĩte nyũmba nĩguo makonaga handũ ha gũthiĩ kũmemerekeria kwoguo hau handũ hagakorwo hagĩkũra. Ũndũ ũcio ũngĩ, no mũhaka makorwo magũrĩte macini iria marĩtũmagĩra hĩndĩ ĩrĩa irĩkoragwo ikĩmateithĩrĩria nĩguo mũgambo wao ũkorwo ũgĩkinyĩra muingĩ. Kwoguo ũthii wa nambere ũgakorwo no ũrathiĩ na mbere.